Ore tenasiai nauni orkikua naa isapuk oleng tenakop, ketii na keuni ake tenebo onkulie daikin, neuni naji ake tewueji enye, nebulu ake duo naji aitobiraki, naa itoki si aku metorrono sinye enkulukuoni tenewueji, amu kisho sininche metubulu abaiki erishata naji naakunye endaa ashu naitainye naa naji asapuku, abai naa naji enaa loidimayu ninasayu, neeku aisidai pi tenaalo kesapuk enasiai oleng.

Ore taa ntekei kutitik kuna oshi namanaa apuopuo teshumata naa keeta faida sapuk oleng, tenkaraki naitelelek nesiai naa kidim oltung'ani airrita inkishu enyanak, ata ninye naji tenelakwa ashu etonita, ashu menai lasima pitoki amanaa amu ebaiki naa kumok kuna kishu, nebaiki naji naa nemeidim naa atamanai openy, atamana kuna kishu neeku kisho naa enateke metamanai neeku ninye nashuku, neikoki naa nitoki aiteleliaki esiai tenkaraki enkigeroto olchekuti, naa neeku naa ketii garama oleng amu ena teke naake nairrita kuna kishu, na nitoki ake ashuku terishata nanarikino.

Ore taa tenewueji nadolta oltungani oti atua enkaji, neshetuno enaaji tiatua netii creati naijo dii lajangak ntokitin sapukin tolajangak mebaa na lajangak, ore ele tungani netii egira ashipa tiatua enewueji negira na aitadolu ajo ore enasiai naasita na eramatare ekuna tokitin nitodolu naajo keeta kuna tokitin enkipirta o namadol ajo kanyio enkipirta enye kanyio esiai enye kake olaramatani ele lekuna tokitin naatii agira aboitare tiatua enaaji.

Ore taa enasiai olotorok ashu enkitayunoto enaisho, naisapuk tenakop ang amu keetae inkolong'i olotorok nanotoki apa neeku king'urakini ake ewueji sidai nepiki, neeni tonkorin, nisiang'i nai torkeek, nikarrari pemetum naa ntokiting atabaiki, nemetum intokiting aiseyie, ometabau naa erishata nai najing ilotorok omitayu enaisho, ore pitayu enaisho netayioloki amu keetae irkilani orutieki neeku kitayuni ake kuna aishi, nitayuni aitobiraki ore ake pidipi aitayu tekuna keek, neshukokini inkeek aitobiraki enaa duo ake enaikunakino, pitoki naanjing naake tenkae rishata. Ore enaisho naa netumokini atipik intokiting aipimoi, nepoi naa naji amir naji amiraki irkulie tung'anak ashu amir tosokoni, netumi naa faida sapuk. Neeku aisapuk oleng enasiai tenkop ang.

Adolta taa tenewueji ebakuli, netii intokiting kuna oshi naitobirieki idaikin, etii carrot netii kitunkuu, netii pilipili, netii irnyanya, netii enatoki oshi narropil oleng nayori naijo benek, atorikine enkarna enye, neshula kuna tokiting pookin, etii atua ena, ena beshen, ashu atua ele bakuli.

Ore taa tenewueji, adolita emoti natii enkare netii benek aitadokino atua, negira kuna benek amukuno tenewueji, naa kitayu kuna benek emukata nagirai amuk kuna tokiting enolchani, egirai amuku naa peyie etumokini naa idimayu neeta eneji pepiki, ashu entoki naji peitushulakini, ashu idimayu di ninye nai neji peoki, eneeku idipa atumukunye kuna benek tenaare.

Ore taa tenadol iltokiting laijo kulo, kulo bitiko, naa iltokiting lemenyor akeyie ewueji sidai, kenyor ewueji chafu, neeku itodolu naa ajo ore enewueji netii kulo tokiting, newoji nemesidai ashu neme safi ,arashu nemegirai aitobir. Neeku idimayu oleng aa olchafu ogira ayau kulo tokiting aiturrur, ashu ewueji naa torronok etii kulo tokiting.

Ore taa angas enedukuya nemayiolo kuna tokitin oleng, madup kuna tokitin naitururo tenewueji naa neaku naa kitodolu enatoki ajo medupa ena siai tenkop ang ashu meetae kulo tokitin tenkop ang amu anaata sii atayiolo kulo tokitin neaku ore tenakop ang nemetii .

Ore taa enaidim atejo, nemadup kuna tokiting oleng, ashu amu itu aikata adol, nitu si adol eh nitu si aning intokiting naijo kuna, neeku mayiolo ajo kanyioo oshi epiki, ashu kanyioo oshi itobirunyeki iltokiting laijo kulo, amu adolta ajo irbaketi neeta si isioten, kake madup ajo nyoo oshi itaasi.

Ore taa tena siai onkuk naa esiai naa esiai nayiolo oleng amu kegira aendelea tenaalo enkop ang , esiai sapuk oleng nasitae tene wueji , edungitoi irkiek , nenukari ashu nenuki inyjikoi anaa nitaini naa nai irkuniani ora esiana naa ore pitaini kulo kuniani nelotu naji oltuktuk, ashu elotu ninye engari, niputi kulo kuniani netumi naa awwita ashom atimir neeta oshi kulo tunganak oya , ore peya aya naji sokonini naje nepuoi taa amir kuna kuk naa amir toonkerernini , nepuoi amiraki iltunganak tombeii sidain, neaku esiai ena sidai oleng naa kitumiay dii sininye ore nche kuna kuk naitayuni tenewueji ekitumiay sinye tenewueji tiang.

Ore taa entoki naidim atolimu tenewueji, naa aidim atolimu ajo ore kuna naa benek natudung'dung'oki neeku nkutitik, nadolta najo aikumok irragita tenkop, nadolta sinye oltung'ani naa etookuo aitodolu naa ajo nena tokiting kuna, neeku ore entoki namaidim atolimu naa, enitaasi kuna tokiting.